Moritũ marĩa mũndũ acemanagia namo rĩrĩa arahũthera Intaneti, wa mbeere nĩ ta kũaga thimũ ĩrĩa ĩngĩhota kũingĩra Intaneti tondũ nĩ ti thimũ ciothe ciingĩraga Intaneti. Nĩ ũkoraga mũndũ wĩna thimũ ya button ndahotaga kũingĩra Intaneti no mũndũ wĩna thimũ ya gicicio kana thimũ ici cia kĩrĩu nĩahatoga kũingĩra Intaneti. O hau, Intaneti thĩna ũngĩ ũkoragwo nĩ raithi mũno mũndũ kũoya maũndũ maku na amahũthĩre gwĩka maũndũ moru. Mũndũ no oye maũndũ marĩa wĩihũrĩtie hau ta namba ciaku cia gĩbande, namba yaku ya thimũ na ahũthĩre kũmeka maũndũ moru marĩa mangĩkũrehera thĩna thuthainĩ. Mũndũ urĩa angĩhota gũikarania na Intaneti na ahote kũingĩrana na andũ. Mũndũ nĩathimaga mathaa make ma thimũ na akeherera arĩkia. Oho, mũndũ no ekĩre oho mũndũ no ahote gũĩkĩra kana kũiga mathaa marĩa abatairĩ kũhũthĩra thimũ-inĩ namathira akeherera. Oho, Intaneti, nĩ ũgĩtũma mbia no ũtũmĩre mũndũ, ũtũme mbia ũru na hau nĩũgũkorwo wathie mahĩa thĩinĩ wa ũrĩmi tondũ mbia icio citingĩcoka kana mũndũ ũcio no arege gũgũcokeria mbia icio na ũgakorwo hau nĩwathie mahĩa manene o na mahĩa ũtakũĩrĩgĩrĩire. Internet ,no ĩkũrehere thĩna ũngĩ tondu no ũtrakwo rĩrĩa ũrĩte kana rĩrĩa wĩiyĩte kĩndũ kĩa mũndũ.

Mũndũ no oye, maciaro ma mũgũnda wake na athie na athime, na arore thĩna wĩha na maciaro mau make tondũ no ũkore tuge kĩndũ ta nyanya, nĩkĩrĩe ni gatambi na ndũĩ nĩ karĩkũ na hena irima no woye na ũthie ũhũthĩre kamacini ga gũthũrima, na ũmenye nĩ thĩna ũrĩkũ nyanya ĩo ĩrarĩ naguo kana nĩ gatambi karĩkũ kararĩ hau. Oho, tũtambi no tũhũthĩrwo oho mĩtambo ya gũthũrima no ĩhotherwo kũhũra mbica na ĩkona thĩinĩ wa wa nyanya ĩkona nĩ kĩĩ kĩho na ĩgakũĩra nĩ kĩĩ thĩna na ĩgakũhe nginya ũrĩa ũngĩhota gũthondeka ũhoro ta ũcio. Oho, gũgĩthũrima no ũhote kwoya mĩri ũgathie ũgathima ũkamenya hihi nĩ gatambi karĩkũ kaingĩrĩte haha gakoya maũndũ marĩa mũmera ũcio ũbatie nĩguo ũthie ũmere wega. O na ũgĩthũrimaga no ũbatie bandũ wĩmenyerere tondũ no nginya macini ciaku cikorwo na ũtheru nĩguo ndũkahote gũtambia mũrimũ ũcio kũma mũmera ũmwe nginya mũmera ũria ũngĩ.

Nĩ maita matatũ, ũtheragia mũciĩ waku rĩrĩa wokĩra rũcinĩ ũgathambia indo, ũgatheria kũu nja nĩguo ona mũgeni angĩũka hĩndĩ ya rucinĩ nĩegũka na akore kũndu gwaku gũgũtheru na kũndũ kũraroreka na kũndũ kũhana wega. Oho nĩũtheragia gwaku mathaa maraji warĩa irio ,ũgatheria nyũmba ,ũgatheria kũrĩa ũngĩkorwo ũkinyangĩte ,oho nĩ ũtheragia hwaĩinĩ ũgĩthiĩ gũkoma ndũgatige kĩndũ kĩnagĩko ,indo ũgathambia, ũgathambia nyũmba, ũgabanga nyũmba wega nĩguo ona wokĩra rũcinĩ ũgakorwa na harĩa ũkanjĩrĩria mũthenya waku wa rũcio.

Gĩthĩnjĩro nĩ kũrĩa ng'ombe ĩthiaga ĩgathĩnjwo, arabu nyama icio cikoywo andũ makagayana na ũgatwara ũkendia mbucĩrĩ-inĩ yaku. Nyama kũu nĩ ithinjagwo na ũmenyereri mũnene, na ũtheru mũnene nĩ ũndũ wa kũmenya kũmenyerera gũtwarĩrĩra andũ arĩa angĩ mĩrimũ. Oho nyama ĩno gũkũ nĩ ĩroragwo nĩ ndagĩtarĩ wa mahiũ na akamenya kana nyama ĩyo nĩ njega kũrĩo nĩ andũ. Oho gũkũ nĩkuo ũngĩtwara kĩndũ gĩaku ta mahiũ maku, ta ng'ondu, ta ng'ombe, na ithĩnjwo na ũtheru wĩ igũrũ mũno, na ĩthĩnjwo na njĩra ĩrĩa ĩbatie mũno. O gũkũ nĩkuo kwendagio marũũa ng'ombe ya thĩnjwo, koguo kwĩ na ũguni mũnene mũno he mũrĩmi ũngĩtwara ng'ombe yaku gĩthĩnjĩro.

Ũgeterera ciĩruhe, kwĩruha nĩgũ, nĩgũtuĩka nĩcia turn na rangi mũirũ kana rangi wa thakame. Haha ũthiaga ũgatua nogaikia kanua na he mbũgũ ĩkoragwo kũu gatagatĩ ũkamĩtua. Ũkameria matunda, ũkameria maaĩ mau na kĩnyama kĩu kĩa igũrũ. Oho nowoe ũthiĩ wĩkĩre macini-inĩ ya gũthondeka njuici, nothondeke njuici yaku oro wega.

Matatu nĩ ĩhũthĩkaga mũno ta njĩra cĩa ũkuui wa mũingĩ, oho nĩũhũthagĩra ngarĩ ĩcĩ cĩa kĩũmbe ĩcĩ cĩetagwo taxi ,nĩĩhũthĩkaga mũno. Oho nĩ kũrĩ ũhũthĩri wa ndũthĩ, oho nĩ kũrĩ ũhũthĩri wa mĩĩthĩkĩri tondũ nĩ ĩkoragwo cĩe haũ hakũhe nawe na nĩ ĩkoragwo na bei ĩrĩa bacĩrĩre mũno ũgĩthie kũũma handũ haha ngĩnya harĩa hangĩ.